Ore naa ena siai nagira aiendelea tene naa biashara oltangausi, iturrurore irpayiani ontasati onkera egira aichambua oltangausi pee epuoi naa aapuo aing'uraki osokoni.

Enkiremore naa e pilipili ena kesapuk naleng' tenkop ang amu kitumiai naa aapik ndaiki oompukunot naapashari epiki imotorik epiki ormushele mpoosho orkeseri.

Enkiremore naa ormatunda ooji apples nagira alo dukuya tene etii atua nkireetini egirai naa aitobirr pee eyai osokoni, kitishipisho naleng' amu kando naa endaa keeta sii faida sapuk naleng' tenepuoi aamirr.

Intobirr ake enkiti wuei emukunda ino niirem tormong'i ashu toltractor ore piidip airemo nibukoki mbolea enaduo kop basi paa interu taaduo aunisho aaun kulo water melons, irmatunda sidan naleng' kulo.

Ore eninko pee inya ele ing'as ake aisuj niyutuyut basi ele matundai paa inguetu kulo kiku lootii enchumata basi paa imperr taaduo tanakata ore pee imperr niko ina are natii atua.